Wore eniko olameyu peyie ibelekeny bei endaa tosokoni. Naa eass toombaa nara ware arashu uni, amu wore enedukuya naa kirowuaju naai tondaikin naijo sukumani arashu kunda kulie daikin naanyori, naasieki ainyiala. Neeku, kitagol naa inia esiai oltunganak arashu loomir indaikin tosokoni amu keeku naa kemirr tebei nagol amu keimaa ingolikinot arashu keimaa ineerish, peyie itabau inia daa osokoni arashu niana puka osokoni arashu ilmatunda, eton aa sidan.

Eeh ketii emurua ang', lelo turruri. Wore sii eniare, kara nanu ormembai. Kiata iyiok olturrur, akeyie otii elelero, netii intasati. Wore oshi ele turrur lang, naa kepiki impisai kila enkolong' arashu orkekun linotoko. Wore eniare, teneyiou sii oltungani loan kake kekiti interest enye arashu ketii abori. Wore ele turrur lang netereto iyiok oleng' amu, kiata kwansa ninye iyiok inkinejik ekule. Wore kuna kinejik ekule, naa ekilepoo kule eleturrur lang. Wore niana pisai, naa kekipik atua, kepiki ebenki ele turrur lang. Neeku wore temusho olari tene ake epoi aagil kuna pisai, naa kitushuli ake tenkitanyanyukoto pookin, neorokini irmembai. Neeku eretito iyiok inia siai oleng', olturruri.

Wore iyiok tenkop ang', arashu tena counti ang', arashu toonkoapin ang' olmaasae. Wore apa tiapa netaduaki inyamalitin arashu, intokitin naataasa ena moyian e polio. Wore ena moyian naa kitarr oltungani inkejek, nitaa irkulie irmamaishi. Neeku wore ele sindano le polio enaa pee eponui aatum, naa etudumua arashu iokoa iltunganak kumok. Amu wore enaata wore pee eini enkerai, neudi ilo shani le polio, nesioki osesen lenye anyorraa ilo shani. Neeku mekure eaatae niana moyiaritin e polio, etaa kutik oleng' iltunganak loata, arashu ilepunyie ele shani le polio amu etaa naa keuditoi iltunganak arashu inkera, neeku kebulu ake enkerai eata ilo shani tosesen. Neeku eretito ilo shani oleng' iltunganak iisul iyiok irmaasae. Amu mekure eetae lelo tunganak apa oata niana moyiaritin epolio.

Wore ena, naa peedol orkastomai. Naa kitodolu ajo kenyorri arashu kerripitoi orkastomai lenye. Neeku wore naa entoki naasa toonkampunini sapukin. Neeku wore ena naa kitodolu naaji ajo wore enkampuni arashu lelo tunganak ookirae aishori arashu ogira orkastomai ainyiang, naa kijalie orkastomai lenye amu isho ninye intokitin pookin enaa, etumie tenkoitoi nalelek. Neeku isaidia naai niana iyiok oleng', iltunganak arashu orkastomani pee ielewa inkumok. Wore ena naa, peedol orkastomai. Naa kitodolu ajo, kenyorri arashu kerripitoi, orkastomai lenye. Neeku wore entoki naasa nai toonkampun, atumie tenkoitoi nalelek ini sapukin. Neeku wore ena naa kitodolu naii ajo wore enkampuni arashu lelo tunganak ookirae aishori arashu ekira orkastomai ainyiang. Naa kijalie orkastomai lenye amu, isho ninye intokitin pookin enaa

Eton taataake egol ninye uchumi enakop ang e Kenya. Amu teniingor, ijo kedou taata, wore telde likae apa arashu baada oolapatin waare, niigil ailep. Neeku nejia ekira ina siai arashu inia uchumi e kenya aikunari. Wore sii ekirae aimaki ena biashara eseuseu. Naa enyokitae aitukuj iltunganak leloosho lang. Arashu autaki eniko peeupukare ena siai e uchumi pee mitoki ailep arashu, eneas pee epaashare, ashu pee etumoki aiavoida ninye inia uchumi enekira aikunaa.

Irowuajaki iyiok enaa pee ilepie central bank transaction arashu enkirruaroto oompisai arashu enkibelekenyata oompisai. Neeku irowuaja oleng' amu, wore impisai apa e transaction, nilepie ninche tenkoitoi nimishaa arashu etaluama iltunganak pee ilepie. Neeku wore taata tenaa mia mbili irriwaa nelo dukuya, naa ekinya inchilingini naapishana, wore paa enchata odukuya, naa shirini onchilingini uni. Neeku ekira taakeyie inasekta airowuaju, enkirruaroto oompisai, neeku ekira ninye agolu. Naa tenedalai dii naa kelo saidi.

Enyokita, taatoi ilewa, eisul ile central bank, ekira aitukuj iltunganak arashu aaliki ilewa, ashu iltunganak amu ekira ninche aitengen eniko arashu, eniko ninche pee itadou inia kiriwakinoto oompisai. Neeku ekira ninche aitumia arashu aaliki iltunganak eniko ajo, wore ake ninye toolapaitin lemeadoru, naa kiteru, enkirruaroto oompisai aadou, enaa vile nekira ninye uchumi ekenya sininye adou. Neeku ekira ninche aajoki orkastomani lenye, edou niana pisai, enkirruaroto ooniana pisai, tenkata nemelakwa.

Kumok naaji inkoitoi naidim commece aibunga arashu nibungare serkali peyie etumoki aataret amu wore ena toki e commece naa kiidim ataasa inkumok. Amu kiidim nai nisho ilaremok irkiek lomooki aabukoki imukundani enye, neshetaki sii ilbarabarani arashu isho ninche ofai arashu impisai, naatumoki aataret ninche. Neeku kumok inkoitoi oleng' nai naibungare kulo turruri serkali neret ilairemok.

Wore ena, naa nabo ee account ee transport tolosho lekenya. Kimaanisha ninye Tim's account ajo, kejo tenkarna oolashumba arashu te kingeresa, transport integrated management system. Wore ena naa account naa eniapa taata amu mekure apa aa ninye ekirai aitumia tenakata tolosho, kake etii naapa toolarin lootulusotie. Naa wore apa ena account naa keasisho ninche, tenkoitoi naa tenayieu naaji nainguraa enkarri ai, arashu oltuktuk arashu aitoki ake enaa driving license. Naa itumoki apa aingurai tena toki e Tim's account. Ipik ake namba enkitambulisho, nikiaki intokitin pookin details pookin, arashu intokitin pookin nitaasa esirkali tenia department e transport. Ekira apa ninye aret iltunganak amuu, wore eniata apa inia account e Tim's, naa tenimir naai enkari arashu teninyiangu enkarri, naa kelelek enkibelekenyata inia ari, amu tenikimirakini te log book apik enkae metaa enkarna ino napuku tenia log book enkari ninyiangua, arashu ai

Wore ena app arashu account, naa eneserkali tejumula. Mekure eeta entoki esirkali niass tiai account arashu toonkulie appi, neme ena e ecitizen. Wore inyamalitin arashu ingolikinot naakira oshi iltunganak aimaa tene, naa, esimu ake e smartphone intumiyia, pee itumie ena account e ecitizen musho, arashu tenilo cyber, tenimiata tesimu nilo cyber amu ekintaikini te cyber, ilimu account, arashu inambai esimu arashu enkitambulisho, nikibolokini nilak naa iyie impisai. Neeku wore ena naa engoloto tooltunganak lemeeta smartphone amu keeku naa ilo cyber, alo alak impisai pee itumoki aingurai ajo keyia status e account ino, arashu documents inonok natii ina account e ecitizen. Neeku kekumok inyamalitin oleng' amu keya naa ore sii tooltungani naai oata smartphone, nemetumoki atijinga arashu aingurai ena account tenimiata bundles. Ambaka ake pee iata bundles pee itumoki aiaccesa arashu atijinga ina account e ecitizen arashu ina app e E-citizen. Neeku inia inyamalitin arashu ingolikinot naakira iltunganak aimaa, ipirsa ena account e ecitizen. Ninche niana naagol duo naaji oleng' tooltungani

Wore ena naa olturrur obo leserkali, oimaanisha ninye Kenya Revenue Authority. Wore ena naa olturrur arashu ilturriri arashu olturrur obo leserkali, osotu ninye kodi. Wore ena naa enkampuni sapuk arashu olturrur sapuk leserkali losotu impisai e kodi. Wore naai tolaasak pokin lolosho lekenya, naa lasima peedungi kuna pisai e kra. Ata sii inkampunini oloopeny, arashu inkampunini kuna naaponu aasisho tiatua olosho, naa lasima pee iyata arashu pee ilak kuna ardasini e kra. Lasima pee i clear ajo, arashu pee ishori orusa, ajo ilakita kuna pisai e kra. Neeku nejia oshi ninye iko ele turrur le kra tenesotu impisai arashu tenilepunye impisai. Amu keeta naa ninye impisai amu measisho enkampuni arashu oltungani tolosho le Kenya, migira alak kra.

Wore orkuak arashu bietisho oo emurata toonkabilarini kumok, naa kepaasha amu, wore inkabilaritin naa kepaasha amu etii naai enkabila naa ebaiki naa ila itayu enaa emurata enye, niniapu irkulie laa mengasai ninche aamurat pii ambaka neas arashu tenearr engwes naje, peeji etaa taanye olee , arashu etaa esiankiki namurati. Wore iyiok enaa ilmaasae, naa tenkalem emurati. Neeku kepaasha arashu, keetae irkuaki opaasha tena siai emuratare. Neeku kepaasha pii katukul, amu etii iltunganak naa ilala ake itauni, neetii ena goloto naa kemurati oltungani. Negolu naa amu kepaasha, naa ketii inaagol netii naa meetorok, netii inaalelek netii inemelelek.

Wore oshi nanu, naa kaitumia intokitin kumok arashu ainguraa toonkoitoi kumok oleng', pee ayielou eneesita serkali arashu inaakira aendelea tolosho. Wore ninye enedukuya, naa kaingor, kaaliki ninye esimu ai. Kaingor ake tesimu ai ajo kainyoo nakira aendelea tolosho. Wore eniare, kaisum sii engazeti, kaisum engazeti kila siku, aayiolou ajo kaja ikunari ashu kainyoo nakira aendelea. Wore ene uni, kaining redio, kore redio naa keeta matangaso e kila siku, naa ekiliki ashu kelimu naakira aasa. Wore ene ongwan, naa tiifi, wore tiifi netiu sininye enaa radio amu itodolu ninye tiifi intokitin naakira aasa tolosho, dama o kewarie, neeta sininye isai naitangazie arashu naalimu naakira aasa. Neeku niana oshi inkoitoi nanu naayiolounye oloingange arashu mtandao enekira aikunari arashu enekira olosho aikunari kake mee olosho ake le Kenya, ata inkiuapin eboo arashu inkiuapin olkila orok, ingor ake tesimu inaakira aendelea, arashu inaakira aasa. Bora akeyie meeta iyata bundles inonok, niyiolo aingurai amu keeta

Sidai naleng, sidai katukul pii eunoto orkiek tolmanyara. Ilepunyie ninye ena siai eunoto orkiek olmanyara, amu teniun naai irkiek, teniun irkiek oikash temurua ino arashu tentim, naa eas inkumok amu wore enedukuya, keyietu ninche irkiek enchan, wore eniare wore irkiek naa kiropijie enkop neeku kemurru enkop, wore ene uni, teniun irkiek naa eetae intokitin naijo imotonyik, naa keaku naa ketum imotonyik ineeshetie inkajijik enye. Neeku emany imotonyik lelo kiek, neeku itareto sininche imotonyik minoto ineejing. Wore sii esidano orkiek, kesidai eunoto orkiek amu, tenelotu naai oloshi siwuo sapuk, nemeeta eniko pee itanyamalisho amuu, isaidia ninche irkiek ilo siwuo metaa meetae arashu milepa pii alo oloingange metaa mitanyamal iltunganak. Sidai sii eunoto orkiek amu eetae sii irkiek looyu irmatunda ashu loobulunye irmatunda, naa kenyae. Etae sii irkiek laa tenintayu pee ilo aok, naa kebakisho, kebak imoyiaritin akeyie naikash. Neeku sidai eunoto orkiek oleng' amu kitobir olmanyara

Ore tena murua ang nikitii naa ijo itu iyiok kidol naaji etoki sapuk ashu, nyamalaritin naijo nena naitalaku irmasaae impisai. Metumii taadi te morua ang ashu ake ninye mayiolo tenaa keponunui atum kake ore ake ninye tena kata nemeetae impisai naishori orpastai ashu olalikioroni tenelotu aomonoki inkera tekanisa. Ore etoki oshi naasi nimishori irpastai ashu ologira arikoo impisai arashu oltungani oomonoki iltunganak impisai. Keetae oshi etoki naji ematua etomon ore ematua etomon naa itau me aa eyionoto ashu enaa enikigusa oltau le nkai piitau aishooyo enaa ematua etomon kake mee lasima toltungani ake naaji likitomonoko ashu teneomonokini inkera inonok nitayu ilo asar arashu ina matua etomon arashu orpastai kake meetae impisai naitalakuni duo telazima kelo enaa enatonyorayie oltau lino arashu enikitikinga enkiyaget enkai nijo kaitaki orpastai ele asar arashu etoki ake ninye naitasheiki.

Wore tenakata tenkop ang' arashu temurua ang' arashu tena inchiang e kenya nikitii, netagolo amu ilepa uchumi, neeku kekumok iroruat niingor arashu irrereni liimaa arashu liingor peyie itum endaa nai nafuu, arashu sidai naret osesen lino arashu osesen lootunganak linonok likira ainyiangaki ena daa. Neeku wore entoki edukuya niingor, naa ingor ajo kaabila ena daa arashu, keyia enkitobirata enye, wore eniare, ingor enkolong' naitobiraki ina daa ajo kentarikini aja, enaa ketaa kinyiala, tenaa kelakwa pii inyiala enkolong naitobiraki. Wore ene uni naa ingor ajo kaampuni amu wore tenakata ilepa uchumi naa wore inkampunini kumok naa kitobiru indaikin fake arashu indaikin torrok niminasayu, nepik bei eeabori piinyiangu ilparakuo. Neeku ingor ajo kaampuni ena, nikira ainyiangunye inia kurma niyiolou ajo kenia aampuni, ena kurma. Peyie itumoki atishilu endaa naitiship family ino ashu olmarei lino. Ninche naii intokitin niingor oleng' tenakata, ikira ainyiangu.

Wore naai tenanu, naa kaitengen iltunganak. Arashu ilparakuo lemurua ang', arashu ilenkop natii. Eniko pee eas irrereni arashu irrereni loas ekira aanyu nai enkari oltamoyia arashu enkarri nalotu aya oltamoyia. Wore inia naa keetae esiai arashu enkitengena naji ene first aid. Wore enakitengena e first aid, naa entoki nintaas oltungani omoi, arashu oltamoyia orrish eton ekira aanyu peelo sipitali. Wore naai tenkitanyanyukoto tenaa enkeju arashu enkaina naiwuanga oltungani ashu natigile oltungani, naa iimbung inaina, ningas airerio esidai, niirin tenkarasha kake mikuraki ake oleng'. Egira aanyu naa pee eyai sipitali. Naa tenaa kekira oltungani ao, tenaa ketudungo kewon paa osarge okira ao, naa wore inewoji, arashu inakeju natudungie, ashu nakira aibukoo osarge. Nien teshumata nien tiabori, nielie nai entoki naijo majani metunukayu aiputa inia gumoto, latudungo oltungani kewon, naa kikashu. Neeku kesidai nai teniyielou oltungani

Ore ilo kastumai arashu ilo lee eh siankiki arashu olee. Ore peewoshito impisai ore taata uchumi nilepa uchumi ekenya naleng. Neaku eata irparakuo arashu irkulie lewa nkoitoi nagira aitobirie impisai neme nehalali ah impisai fake. Neaku ore naa taata orkastomani kumok peelo olduka arashu peelo airiwaa impisai ashu tenelo aitayu nenyanak arashu teninyangisho pishukoki change ore torkastomai ashu, toltungani naaji lodol ashu loyiolo nagira aasa ashu loyiolo nagira aiendelea naa, lasima peewosh ashu pee enunuk pinguraa nena pisai tenaa kesipa ajo impisai eh halali tenaa kuna pisai ormukurani fake money. Neaku sidai naaji pee iyiolou oltungani eniko pee iyiolou ajo kasidan kuna pisai arashu, katorok naa, kuna oitoi nara are, era nkoitoi naingurarieki uni, ore ene dukuya naa wish aininig tenaa kegol tenaa kebebek ore eniare naa inunuk pidol tenaa keelaa enaa melaa ore paa melaa naa, ninye esidai ore ene uni ningor tenaa keeta orngatuny arashu seal ore pemeata naa ke fake ore paa keata seal orngatuny naa, impisai sidan nena.

Wore iwejitin sidan naareweki emeli tee Indian ocean, naa kati kati amu keegum. Muishioi amu wore tiatua Indian ocean, kepoyieki enaa waves. Naa ninche irubare, ebaiki nepoito waves idialo, ebaiki neponu enaalo. Neeku kenare niyiolou iwejitin arashu directions arashu enchoto naapotio ninche waves, ashu niana tokitin enkare, inakata naake itumoki aterewa arashu atereyie emashiwa tiatua enkare.

Eeh wore ena naa kesipa naa kenare. Wore oshi tenishori oltungani esiai arashu tenishori ewoji mitashoki, naa kumok intokitin naingori amu ingor amuu kamaa ele tungani, koltungani duo naaji lemakewon oleng' enaa koltungani ake duo oisaidia ake naaji kulie tunganak, arashu kamaa esiai enye, keas aitabaya enaa enenare enaa meas. Neeku sidai nai sinye tesiai naaijo inia nishori oltungani naai esiai naa keas esiai enye nemiirony iltunganak, nemebuaki iltunganak, kake peas arashu pee inguraki iltunganak eniko teneas isiatin naanare neas.